Anyalo puonjo ng'ato ni kik otim gini, kik oket gigi kuma chieng' ng'enye ahinya nikech nyalo wang'o gi kendo oket gigo ma ,kuma, kuma mudho ahinya, oketgi kuma ler nitiere mondo mi ginyal tii maber kendo ginyal kelo ohala e margi